Kegirai aagel irpaek.

Emodioi ena naikenoyieki torpuya orok pee itumiai enaa enkima.

Kibelekeny enkulukuoni pee etumi airemshoto nebulu nkaitubulu aitobiraki tenkop.

kengasi aitobir ewueji neji nursery nepiki pee ebulu era kutiti. paa kitokini apik olchampa sapuk, pee ebulu aku sapukin.

Sukuma, empukai, napurupurana, olmatunda wenkae pukai Naji broccoli

kinyiang'uni toolamirak ashu, ilbiasharani le kitunkuu too sokonini

Enkeju engari, ompeku, onkulupuk, ombolea oonkishu ashu enoo ntare, onkare.

kanyor ena bae amu kaisidaia ashu kaaret pee aun idaikin kumok te wueji kiti naata olchampa.

Ee kadamu amu kairita oshi intare tiang'.

enetipat amukatum ilmosor nayieng sii elukunku naitumia te biashara pee atum iropyiani.

metii enkop eramatare oo nkitejon amu meyae anaa entoki etipat

Enkurlee ena ilmosor naa kisaidia enkurlee iltunganak amu kenyai inkiri enyanak nemiri sii ilmosor lenyanak. Naa tenifugai naaji enkurlee toonkankitie naa kedupoyu iltunganak amu, kemiri netumi iropiyiani nitumiya naa inkulie.

ore ena naa edaa oo lukunkuni, ore ena kuansa natii olpuya oibor naa edaa naishori ilukunkuni ppee eyiu ilmosor kumok te nkata kiti. ore ena nkae natii olpuya sikitoi, naa edaa naishori inkashuin pee itubulu haraka ore ena nkae naa edaa naishori ilukunkuni oo nkiri pee ebulu netum nkirik kumook pee emiri.

Ore Kuna daikin naa daikin naishori nkishu, ore edaa edukuya naa edaa naishori ilasho kutitik egirae aitamok enkinosata edaa, iyiolo edaa yiere naa edaa naishori nkishu ekule egirae aalep peetum kule kumok nitubulu sii iseseni lenye. Iyiolo edaa ekuni naa edaa naishori nkishu, pee idim aatubulutu araka netum, nkufu naarare moyiaritin.

ore kuna naa idakin naanya elukunku aa irpayek, impuka, oo ibenek, imatunda, olkurt, iyiolo kuna daikin naa keshetu, osesen lekunku pee eku kidim atoyu ilpayek, ilmosor, kumok, naa ketum sii ninye biotisho, enetu sii enya elukunku kuna daikin, kitoronok amu keek eyu ilmosor tenkata naishaa.

Nkashuin kuna, natabautua erishata enye peedanyuni tiatua ormosori. Naa ina pee idolita eeta enkashui nabo embelati ormosori telukunya. Yiolo tena rishata, aa kutitik inkashuin, kishaa nerripi, oleng' Amu keeta irmang'ati kumok, aa ildien, aa elelek enya. We nkoilepo, aa kenya siininye aashu eroro sii iltung'anak. Neeku ore tenakata tena rishata aa kutitik inkashuin, kishaa nerripi oleng' pee erishieki irmang'ati lenye.

ore ele shani naa keuni, nepiki enkare, nebulu, nedung'uni aapuo aamir tesokoni. keta sii iropiyiani kumok. kake mme olchani sidai amu, kitemer iltunganak neeku mme sidain ilukuny

Ore ena naa ormushele egirai akes. Yiolo ormushele, naa endaa sidai amu, kenyor iltung'anak, ah endaa naneneng'. Kinosieki si daiki kumok anaa, impuka, impoosho, inkiri, naa, yiolo si ormushele, kemiri, kemir irbiasharani, netum iropiyiani naisumie inkera enye, onaatum netum si ropiyiani naiterunye maisha enye.

Ore inkolikinot nikiima naa yiolo oltinga elelek elotu airemisho negotoo inkulupuok tenesha kegol sii enkitobirata oltinka teniroyo tolchamba elelek sii eiremisho neing'ua inkoben nikintoki aisho iyie esiai nilo adotu lelo gurmen tolchamba lino.

eitu aikata aas ena siai amu, keyieu ena siai enkare sapuk nairemishireki. nimikiata enkare sapuk te nkop ang'.neyieu sii kulie tokitin kumok naijo, irkeek looshi pee metum ake moyiaritin, naa kegol sii enkinyiangunoto okulo anterara ashu empeku.

Ee, amu, kegirai airemisho tenewueji. Egirai arrerren ilchambai tenkata enchan. Amu, ore oshi eneyieu ilairemok lendaa neunisho, keng'asi aitobir ilchambai, peeku kidimi atuunisho. Tenkaraki, yiolo oshi ilchambai, naa yiolo enitayuni daikin, naa king'uari ing'uesin natii ine. Kake, yiolo eniremi, nibelekenyi, pedol enkolong, nee.

Ore ilmalimuni naa kengas kwansa aimaa shida enetwak, amu ore iwojitin kumok naalamita taon naa kegol eetai netwak sidai, neeku miidim ninye ainkorutu intokitin eteknologia, pee isum inkera aitobiraki. Ore enkae naa kegol amu, ore kulo malimumi naa keya enkata sapuk egira aapuo taon aayau intokitin naijo naisho inkera motisha peeisuma oleng'.